Inyalo donje mbui timanyo nying skul no kasti manyo yore ma gin godo kata kuonde ma gin godo mag medruok. Koponi gin kuonde go moko mopigre gi skul go to ntiere kaka ginyalo konyi mi iriwri gi jomamoko miyud kaka imedori. Kata inyalo wuok achiel kachiel nyaka e skul kamisome no to dihi ir jatelo mar skul to konyi kopo ni ntiere kaka inyalo medori. Kata inyalo timo tudruok gi joma nie skul no kata manosetieko mantiere e okenge ma mani mbele mani mbele ni inyalo penjogi kata inyalo nono gi ka ntie yorno ma ng'ama chielo ka gombo mondo mi omedre to nyalo medre. Kata inyalo dhi e e skul ir nyithindo masomo kanyo to inyalo go godo mbaka kipenjo gi ka be ntiere kata ka joma ntie kanyo ntiere yore manosekelnegi mag medruok kata mi kata samoro ka in be noyudo kapod nionge kanyo to medruok obiro gi bang'i .Kori nyalo yudo jo skul go kiwuoyo godo achiel kachiel kinono gi kantiere yore moko mag medruok ka osechope skul no.

Mae en pom manyalo konyi kata goyo yath. En osebedo gi nengo e aluora mawantiere nikech okelo tich bedo mayot .Tich bedo mayot nikech en gima tiyo godo yot to be en gima okochuno ni nyaka idhi i e skul mondo eka isom kakitiyo kode en gima ng'ato nyalo nyisi titiyo kode . To e kaka wan joma iyudo ka wan jopith ber mondo ber ka wantiere kode kata okonyowa e goyo yedhe manego kute puodho kata kute ma be wadak godo eot gini konyowa e maber kendo mapiyo moewo gimoramora. En gi nengo e gweng'wa nikech njii osebedo kode mang'eny kendo jii mang'eny aneno ka nyiew kendo njii maonge godo nigi yorno mayot mar kwayo ng'amachielo mani go kendo komiye tong'eyo tiyo godo kaka nyawadgi onyisogi. Koro en gi nengo nikech en gima konyowa e gweng' ma wantiere

Ng'ani nyalo ikore ne penj ni ko otimo nonro e wi kamo dho tiye no. Ong'iyo nyaka kapo ni nitiere weche moko madi bed ni oselandi e kama odhi tiye no. Then ong'iyo gik moko ma inyal dwar ko ya kuome kata ka oya ir kamodhitiye no. Kasto wantiere gi rwakruok mare. Onego bed ni orwakore ka ng'ama ok dhi kata e puodho kata e chiro. Wantiere gi gimiluongo ni timo nonro bang'e. Kosetimo penj ma yudo tich to onego go simo kopenjo kuma wachno osegike gi penjo minya penje monyalo ikorego gik kaka kobedo ja adier kendo ng'ama kapenjo penjo to en gi adieri gi gima owacho. Kasto seche mowuoyo to owuoyo ka en ng'ama ni gi chir kendo en ngama otegno ma gimiwacho makata ma ng'acha owachone owinjo maber. Tobedo ng'ama lero gik moko maler kabisa gi dhok motiyogodo mondo mi jogo owinje maber. Kasto ochako bedo ng'ama chiko ite malon'go mondo mi ka an ng'ato openjo penjo tok ni odwaro ni mondo onuo ne nyadi nuoya. Kasto obedo ni oikore ne gimoro amora mabiro. Obed marach obed maber.

Tiyo gi picha mag video konyo japuonjre kwa ng'iyo kaka yor mar tedo. Onego bed ni japouonjre seche mipuonje tedo tong'iyo video no. Koro ka samoweye kende to pache paro ni gima naneno e video cha emonego bed ni aloso machal gi macha. Koro bedo gi video kata gi picha konyo nikech mano gima nyathi ma japuonjre dwaro ni mondo oa godo gi kaka notime to gi kaka en be noneno kaka chal. To weche mag pimo kata kata mag oro duol konyo japuonjre. Awach kaka ni ne nitiere wach moro motegno e yi wach manilero gi duol no to japuonjre nyalo ndiko wach no piny mondo mi enbe chieng' moro kobilero ne ng'ato to magi e weche matek manigi teko e yor mar lero wach no mondo mi ng'ama chielo ma be ne dhi winjo chande ne nyalo winje malongo kotiyo gi wach ma ratego mane nitiere e yi weche go. Koro japuonjre onego bed ni tiyo gi piche kata onego bed ni ipimo negi weche kaluwore gi duol mondo mi giwinje maber maloyo gi kaka ng'ato dwa puonjore gi apuonja ka ok gine gimoro amora ma gitimo.